Wore orkastomai tenishori enkishoorotet teoteli, naa orkastomai linia oteli oshiake, naa kilepunyie biashara. Amu wore kwansa, kwansa ilchoreta lenyanak oshiake looriku, naa keaku keponu ailepunyie enaduo biashara enaduo oteli enye, neponu sii aaretu ailepunyie. Naa keaku wore iladuo shoreta lenyanak looriku apa ninye aa orkastomai linia oteli, naa keaku keponu sininche tenkumoyu pee eponu ai support enaduo siai naasita olchore lenche.

Wore oshi entoki nadamu olamirani peton aingode enkerr naidipa atimiraka orkastomai, naa ekira adamu dupoto nalo oladuo kastomai alo atum tenaduo kerr natimiraka. Amu, wore oshi peemirr iltunganak intare, naa keya naa inyamalitin naamiraki metimira imaasa enche meyieu duo. Imaniki imirr enkerr naraposho, wore pee indip atimiraki orkastomai, nintoki aton adamu enaduo dupoto naitoki alo atum tenaduo kerr nitimiraka.

Ore dupoto naata oltim tenetumi irkastomani lenye naa ore nabo na ketoni angar ndamunot tenebo orw torkastomani nelimu ngolikinot nagira aimaa eimu inaampuni ashubdupoto nainotito eimu inaampuni na ore pengar nduat tenebo na kidim ainoto eimu irkastomani lenye ore tanaa ngolikinot netum atadol nkoitoi naitobir petum aishu naduo golikinot nagira irkastomani aimaa na tenaa kedupoto inototo tanaa ketii faida nainoto oltim nedol eniko peilepunye enaduo dupoto metaa sapuka torkastomani lenye netum atayiolo anaa kegira ashipakino esiai enche.

Ore eneiko iltung'anak loltukutuki pee meilepilep iltung'anak lonapita naa ore nabo naa peirorie iltung'anak aitobiraki inchere ore paa orkastomai lingira anap nirorie aitobiraki tenkutuk sidai ashu tenkoitoi sidai enkanyit ore sii eniare naa peyie eitobiraki iltung'anak lonapita bei sidai matejo pee meilepie iropiyiani oleng kake peirorie ake bei sidai naidim sininche atalak ashu naidim sii irkastomani lenye atabaiki alang teneilepie oleng ore enkae naapeesaki irk iltung'anak lonapita esiai aitobiraki matejo tenaa te biashara nees esiai aitobiraki neirorie iltung'anak tenkoitoi enkanyit.

Kanyoraa nanu enakiroroto nchere keetae entoki naji irkastomani nchere kesipa oshi enroki naji irkastomani ketii oltungani la ekinyang kila enkolong meriiakata enkolong nikigiroo alo likae shamba iyie ake inyang pooki rishata ma keaku orkastomai lino amu keaku ore enkolong nemeeta ropiyani na indim aishoo esile amu kelotu oshi pokki rishata na iyie ake inyang melo ainyang likae tungani neaky kesipa entoki naji orkastomai amu ore orkastomai na iyi ake inyang minyang likae tungani nemeta akata enkolong nikigiroo alo enkae wueji matejo tesiai niasita iyie ake edutakino neaku ore ilo tungani na ninye eji orkastomai oltungani la indim aishoo esile.

Ore esidano oo laasak teniteng'en naa ore nabo, naa keng'as aang'arr induat naapaasha. Naa ore eimu isapukin, naa ketum ilaasak ainotito dupoto amu ore nabo, ketii isapukin iloiteng'en ilaasak imbaak naapaasha ashu enikuna opa ninche peetabaikitia enetii. Ore enkae, eidim isapukin aatoliki ilaasak incheriani naatae tenaduo siai. Naa ore eimu isapukin netum ilaasak aibung'a inaduo sheriani naatae tenaduo siai enche. Ore dupoto natum ninche irkastomani naa nchere, too sapukin naa nchere, ebaiki neng'arr irkastomani ingolikinot naagira aimaa. Naa ore eimu ina naa ketum isapukin atayioloito eniko pee ibelekeny inkoitoi ashu eniko peyie eishu inaduo namalitin nagira irkastomani aimaa. Ore enkae, iidim sii irkastomani aatang'arr dupoto natumito tenaduo siai. Ore dupoto natumito, neidim isapukin aatayioloito inkoitoi naaidim aitumia peetum enaduo dupoto atasapuka ashu ailepu

Ore peishaa nishoru ebenki aisho emurua, naa njere, kishaa pee eisho iropiyiani peyie etum ataasie maendeleo. Matejo anaa olturrur, matejo eetae olturrur lontomonok temurua. Idim nai ebenki aishoo emurua ashu ilo turrurr metaasie maendeleo, enaa keetae ilturrurri matejo loltung'anak tikitam temurua, tomon nisho naji ebenki na kidim ataasie maendeleo napoyie dukuya. Matejo ainyang'u lasho, ashu ainyang'u irkuo, letii loturishore, neeku ore nai pisho ebenki emurua, na kidim emurua ataasie maendeleo napaasha, netum ashom dukuya. Na ore eimu ina, na ore anaa ntoiwuo, nidim inkumok atalaaki nkera sukuul, nerik inkulie netum atalak iropiyiani esukuul, netii natum aturishore, naa kilepunye maendeleo tiatua atua nkishu. Neeku ore naji pisho benki emurua, na kidim ashom kidim emurua ashomo dukuya, tonkoitoi napaasha. Teramatare, otenkisuma, nidim ninye ailepunye ata aate tobiasharani naasita napashipasha. Neeku ore ina, na kidim ailepunye dupoto, temurua nalulung'a.

Ore eniko pee irori tenelo nibelekenya enteke, arashu impisai napoyieki, naa njere, keetae imashinini ore tiatua enteke na keetae imashinini nairorieki naa kidim olarewani ashu iltung'anak lonapitai atoning'. Neeku tenelo neibelekenya enteke arashu impisai napoyieki, naa kidim ake olderefai airoro, naa keetae imashinini tiatua enteke naa kiko metoning'o irkastomani pookin enajito olarewani lenteke. Neeku teneya nepuku aitoki akeyie, naibelekenye enaa tenelo nibelekenya mpisai napoyieki, naa kidim ake olarewani lenteke airoro tidie tedukuya, naa kening' ake irkastomani etii siadi ashu tolorikan lenche. Amu ore peiro ninye tidie tedukuya, naa kelak oltoilo lenye amu keetae imashinini tiatua enteke naa, kening'oyu ake oltoilo lenye tidiewoji, tesiadi netii laduo tung'anak lonapitai.

Ore enaikuna enkibelekenyata endaa onkishu tolapaitin otulusoitie na nchere ilepa oleng endaa onkishu neaku ore tenkaraki ina na keya nidol ajo ore nkishu ninyangaka endaa kiti alang enaapa ninyangaki atan a akiti bei na ore tenkaraki ina na kelo ninyangu endaa onkishu tenkaraki bei apa nailepa enaapake nikiyioko tedukuya ore roruat nayawa tenkaraki ena na nchere ainoto enkpitoi natumie ropiyanu patum ainyangubenaapa daa ake nainyangakie nkishu ore enkae ainoto lchambai lalak alang enaitoki ainyangaki nkishu endaa nainyaka aingoru petum nkishu entoki nanya alang enetum nkishu ewoi nanya nadolita ajo ilepa

Ore enaiko pareten esiai oropiyiani tenebo oasara olchamba lai ore enedukuya na enangasa aiko na ore enaiko tanareten na eimu mbiasharani matejo mbiasharani onkishu ashu nkulie biasharani napaasha ore eimu ina na ingasa arwten ropiyani olchamba ore pinoto asara tolchamba lino ore eninko pishuku ropiyani na nchere kifaa pingaramia oladuo shamba lino amu ore pooki toki sidai na lasima pingaramia lasima peyieu ropiyani kumok amu nakata milo asara kake ore duo pilo asara ningoru enitumie ropiyani pitumoki aitogolie asara tolchamba lino

Esidai bei enarishata tendaa ai amu, ore nabo kara nanu ebiasharai. Kaunisho. Kaun enkano, irpaek, mpoosho, ntokiting olchamba naijo nena nkwashen. Naa kaning' nanu enaa kasidai bei enarishata amu, ilepa bei omasaa. Naa ore pamir nanu endaa olchamba lai, naning' anoto faida sidai amu, kamir tebei sapuk. Isidai bei. Neeku ore pimir, nining' ajo inoto dupoto, ashu kitushukoko faida sapuk, alang' eniapa. Amu ore apa, naa kikiti bei ontokiting. Ashu bei endaa. Kake ore taata tenimir matejo enaa irpaek, nitum faida sidai. Tenaa enkano, na itum faida amu kisapuk kikumok ropiyiani taata. Yani enyaaka taata ailep bei enye. Neeku ore nye pimir endaa ino olchamba, naa ining' ajo kisidai bei, ashu inoto faida alang' eniapa. Ore eimu ina, nilepunye esiai ino, nilepunye biashara ino, tenkaraki bei sidai.

Ekimoki nyiamaritin nagira laremok aimaa temurua naingua nanu tenkiremore ore enedukuya na ropiyani keyieu taata lairemok ninyangu ntokitin naijo fertiliser irkiek loosho mukundani kake metumito ropiyani nainyanguny e ore enkae na ore piunisho taata nitum irpaek nidol ajo keya nemut orkusto atan etubulutua penyo nemut orkurto, ituuno mpoosho keetai nyamalitin naijo enkijape nemeeta lairemok ropiyani nainyanguyie rkiek lijo olchani lenkijape petum atoosh enaduo poosho nidol ajo ninyala ashu nilo asara ntokitin naijo fertiliser naunieki irpaek naunieki empoosho nidok ajobketii irpaek ashu enkulukuoni na ore pituipik aunie irpaek enaduo fertiliser nidol ajo mepukubirpaek sidain kuti paek na ore tenilo akesisho aje nitum enkitifaida yiolo ajo ketii ngolikinot napaasha naimaa lairemok tenaduo esiaia enye pemetum dupoto sapuk nepuo ade akesishho ashu tenepuo amir naduo masaa enye.

Ore ara olaremoni ore nai entoki naisho matuuno ormusheletaata alang enaapa kata na nchereore enarishata taata nikitii nataa kenya ltunganak kumok ormushele ashu idol ajo ore ormushele na endaa nanya taata pookin tungani kidim ltunganak kumok ainyangu neaku tenimir na kesioyo etaa taata nanyor pooki tungani alang enaapa kata amu kre apa enaapa keta meyiolo apa nche rmasaai ajo keji ormushele ore apa na ntokitin naijo nkirik enya, kule kake ore taata pinepu enarishata netaa nkirik enyae ormushele ninosieki nkwashen ataa kenyai ormushele tepokki wuei nataa kenyaa pokki tungani ormushele ana endaa naidim ainosa neaku ore taata entoki naiko matuuno ormushele na kidim nai ataa entoki na kinyanguni na ore si enkae na itum faidai sapuk ore ltunganak kumok na kinyangu ormushele neaku idol ajo itum Dupoto nitum faidia sapuk teniun ormushele nitum faida teumore ino te iyie makeon amu kesioyo iyo mushele nitum si ropiyani sidain.

Ore eniko serikali pee ilepunye enkinosata endaa sidai naa nchere, pee edol ashu peyie epwo inkotelini, kuna kotelini sapukin nedol nchere, ai make sure ajo kisafii iwueitin neegirae ayierie endaa ashuu kegirae ai dumisha usafi teyierata ashu ata too njikonini oo nkotelini napaasha. Ata indaiki naamiri toonkoitoi nedol ajo ketii sawa kake mee inoshi naa ketii enterit enaa tenepoi aitamanaa irmandasini torbaribarani naa mifaa ina. Negil lelo incheriani peyie mitokini aamirr indaiki toonkoitoi kuna nainyalate. Kake tenaa toonkotelini, neyiolou nchere, kisafii iwuejitin neegirae aamirakinye iltung'anak endaa. Naa ore eimu serikali naa keimu nena oitoi peetum aatodol ajo idumishaki usafi too wueitin neepaasha. Ore te sukuul, naa peyie eesi utafiti toonkotelini e sukuul peyierakinyeki, adol nchere ore eneteyierakinyeki inkera e sukuul endaa naaki safii, metii olchafu. Neeku ore eimu ina, naakeidimi ainosa endaa sidai

Orw entoki nainguri tenegeluni enkashe na ingas adol bei nidol duo anaa ibaki bei oropiyiani niyieu nmingira ainyangu ore enkae nidol empeku enkashe ningira aingoru taanaa empwku enkashe ekule nidol si ina ore naata kule kumok na eliretu peitum enkashe naata kule ashu naata kule kumok ore enkae nidol anaa keera afya sidai tenememoi amu ore enkashe namwoi meeta eniya ore enkae toki nidol na enyawa nidol duo enaa keeta enoshi nyawa ekule amu kewtae enyawa nkishu naata enyawa ekule ore enkae toki nindik atadua naa eishoi enye tanaa noshi kishu naisho aiu lasho amu ore kwanza empeku enye na empeku ake nikidim atoliki ajo ore enakiteng.

Ore nkoitoi naasishore emusuni ndakin nauni tenebo eishoi na ore enedukuya na ore entoki nidol naenchan ketii inakop enchan ntokitin naijo nona idil ore si enkae idol enkirowuaj enkop amu ore ntokitin naijo mpoosho keyieu ninche ewoi nairowua nemetii enchan sapuk ore enkae na enkulukuoni ketii nkululuok nemenyor ndakin flami neaku mipik inewueji amu mitum naa eishoi sapuk ore enkae nidol wuejitin na metiii intokitin orkurto nidol ntokitin kutitik teniyeiu neunisho anaa ngwashen iyieu niun ewoi netii enchan kake mooleng tanaa mpoosho na ewoi nairowua nemetii enchan sapuk tanaa irpaek keyieu ewoi netii enchan ntokitin naijo nona idol yanibkaja etiu inakop na kaa bei egira aasishore teniyeiu neunisho tinakop nakata indim ainoto eishoi nadupa

Enetipat emusunoto enkijape eunoto endaa amu ore emedukuya ore mpoosho nemeyieu enkijape ore piyieu niun mpoosho na ipik ewoi nemetii enkijape oleng ore petum empoosho enkijape na mebulu kear ashu mitum dupoto sapuk temaduo toki nituuno ashu kear nemebulu nidol naa ajo nilo asara neaku ketii ntokitin nakifaa pimus enkijape ore ewoi niyieu niunie endaa fulani nidol ajo metii enkijape menyor naa amu ore pipik enetii enkijape nemetum naa dupoto neaku ore entoki naijo mpoosho na ipik ewoi nemetii enkijape ewoi nemetii enchan nirowua penyo peyie itum ainoto bioto ashu itum ainoto faida

Ore peekiyieu iyiok enaa ilairemok nikiata eyiolounoto enkijape oloing'ang'e naa keeta dupoto amu ore enedukuya naa kifaa piikiyiolou ajo kaa rishata esha naa kaa rishata mesha naa kaa rishata itoki enchan ashukunye Amaa tenidip enchan atasha tele apa kaa rishata itoki aasha Ore ena naa keret iyiok amu iyiolou ajo kaa rishata iunisho kaa risha inkesisho kaa rishata iwosh ilkiek enaduo daa ino naa kaa rishata ilwa naa kaa rishata imir amu ore tenimiyiolo oling'ang'e ashu tenimiyiolo enkijape oloing'ang'e enikunuuno naa ore enedukuya naa kelelek iunisho nimiyiolo tenaa keleotu enchan ashu elelek iunisho noolameyu logira alotu naa ore naa doi ina nemuta naa enaduo daa tolchamba nieku ore iyiolo enkijape oloing'ang'e iyiolo esaa niturisho niyiolou esaa niunisho niyiolou esaa niwosh olchani niyiolou esaa nikesu Mailo aikesisho egira asha amu metii naa enkolong niaku ifaa peekiyiolo enkijape oloing'ang'e pee kiyiolou esaa nilwa nimir nitoy ntokiting naijo nena Naikiretu naa amu iyiolou naa erishata pookin enikunuuno

Ore enaiko pee ore inkwashen ainei enkidapashata nerisio o lainyang'ak naa nchere, ore eton etu aikesu nayiolou ajo keng'ae amiraki. Paa ore paadim aikesu nayiolou naa enaiko paatum atooriki iladuo ainyang'ak lainei inaduo kwashen. Ashu ore etii inkwashen olchamba etaa kajo paaikesu, naiteru aing'oru order oltung'ani oinyang'u inaduo kwashen paa tenaaki iltung'anak aare anoto, nayiolou enaiko peyie aoriki enaduo ashu amiraki enaduo daa matejo tenaa iyekai ong'wan naa iltung'anak aare, nayiolou ajo kila iyekai are, ore iyekai are oltung'ani obo oinyang'u inaduo kwashen oo ekai are. Ore kunda ekai are naa likae tung'ani loinyang'u. Neeku ore enaiko paarretena naa nchere, keeku ore eton etu aikesu enaduo daai tolchamba naaki iyekai tomon, nayiolou ajo iltung'anak aja aiteru aing'oru irkastomani ashu iltung'anak ilainyang'ak lenaduo daa ai matejo tolchamba. Neeku ore enaiko paarretena naa nchere, kaiteru aing'oru ilainyang'ak eton etu aitai tolchamba meeta ore aitai tolchamba nemitoki aishiliwa ashu nemaitoki aton aing'oru iladuo ainyang'ak. Metaa ketii ake ilainyang'ak tayari paamiraki

Ore elaata osesen te kulubaro naakilepunye biotisho osesen amu ore matejo tenakeetae naaji esiai nigira aas te kulubaro naa keeku ijo mazoezi iyasita, igira naai aitaa irpaek te kulubaro, igira aitaa entoki akeyie pookin naba enaa enigira aitaa naa keeku kelakita osesen amu igira aitaas osesen mazoezi amu igira aitumia nguvu aasie enaduo siai. Keya ninye neeta oltung'ani matejo irkiloi kumok tosesen lenye. Kake ore intumia ena kulubaro aasishore, aasie e siai naa ining' ajo igira ai punguza oladuo seven lino ashu igira ai punguza enaduo ilata, maniki etii oltung'ani oota eilata tosesen, ninik ajo igira ai punguza. Naa ore teina oitoi, naa idol ajo kesidai te biotishu osesen amu keeku mitonita ake, igira alak osesen. Igira aitaas osesen mazoezi naa ore teina naa kegira ailepunye biotisho ino amu keeku ninye iindim ataasaki keon esiai. Indim ataasa isiaitin naapaasha amu keeku naa ore osesen lino, naa keyiolo esiai amu kelak naa kulubaro oltung'ani igira aasishoore nining' ajo ore osesen kegira aibelekenya. Tenaa ninye naaji emining'ito esidai, ninik ajo kegira alak osesen toonkoitoi napaasha

Eee ketii ilturrurri le serikali oisho ilairemok irkiliku oipirta enatiu sokoni e seuseu. Ore taata naa inepu ilturrurri le serikali epwonu ewueji naijo radio. Etii ilturrurri le serikali iwuejitin neepaasha naa keya nelimu ajo inji taata etiu bei oo ntokiting tena sokoni, ore tena sokoni naa inji taata etiu bei oo ntokiting. Ore tena naa inji etiu. Naa ore eimu ina, naa keret ilairemok meyautu siininche nduat naapaasha nedol sii faida natumito ashu netum sii aitoki induat ooltung'anak toosokonini naapaasha. Amu inepu matejo embole, neliki ajoki kamaa taata embole, kanyoo emiritae tena sokoni. Ore ena sokoni naa kanyoo emirtae. Kamaa irpaek naa kanyoo taata emirtae tena sokoni. Naa ore ina neyau ilairemok tenebo. Ore eimu lelo turrurri le serikali niturrurru ilairemok ayau tenebo nisho sii induat naapaasha eumu isokonini e seuseu. Amu ketum taata ajo, kamaa ena sokoni kaji egira aiko peindelea, woo ena sokoni. Kamaa imasaa enche, kaji egira aikunaa peyie emirr, kaa bei taata epikita. Naa ore ena naa keretu ilairemok meetu tenebo neyau sii matejo ata indamunot tenebo. Neeku kilepunye ena naboishu teneyauni irkiliku te seuseu nalulung'a

Ore ingolikinot naatum ilairemok inakata erheten in'daiki enye naasioki ainyala naa ore enedukuya naa itum ajo ore ituuno endaa naa matejo en'daa nasioki ainyala nijo aikonji ore igira aitayu tolchamba nilayu iltunganak lemeuro ake Ore tina rishata enakata naa ishiliwa naa ilainyang'ak ore ijo alo atum ilainyangak inyale enaduo daa nijo piimiraki iaku idol ajo nijo akonji inoto asara inoto naa asara amu itala entoki nimiraki ninyiale enaduo daa Niaku idol ajo itum asara meetai faida ninoto tenaduo daa naa kitadoyio naa ena biashara ino amu ore ijo aitoki alo aunisho matejo inaduo ropiani ninkeswa ninche ijo piintoki aaponarie enaduo biashara inoa. Niaku ore naa idol ajo inoto asara nitadoyio endau biashara ino tena iekai ile apana ituuno nijo aikonji taata tenakai rishata intadoyie etaa iekai uni iturito amu ishomo asara etu naa apa itum faida enopoplong kata enopa rishata edukuya neeku idol ajo ketum asara sapuk tenakata naa teneidip aikesu en'daa enche tenakata naa tenemetum ilainyang'ak aasioki Ore peemetum ilainyang'ak aasioki nidol naa ajo kinyiala enaduo daa enche nepuo asara nitadoyio esiai eneye maate

Ore eneiko ilairemok peyie itushul imbaak e sokoni arashu ilomon liopa terreten eunoto enkae rishata naa nchere, matejo anaa inkishu. Matejo iyasita biashara oo nkishu ashu biashara oo ntare. Neeku ore faida nitum teina biashara oo ntare ashu tina biashara oo nkishu, nipik inena ropiyiani tenkaraki erreten enkae rishata. Amu ore naa eunoto endaa na keyieu, ashu olchamba naa keyieu iropiyiani. Matejo miata iyie olchamba lino, ijo piinkomboa. Neeku matejo ena te sokoni matejo enaa biashara oo nkishu itii, nipik ina faida ino apikipik, apikipik igira naa arretena amu iyieu naa niunisho. Ore piiyiolo esiana ooropiyiani naayeu ina biashara ino, nipik nena ropiyiani matejo keyie elfu Mia moja. Niteru arretena, arretena. Tenaa inkishu imirr, nimirr inkishu piitum naa atipika ashu atabaiki enaduo target oo naduo ropiyiani niyieu piitum atuunishore ashu piitum atalaa olchamba tenemiata duo iyie olino aikomboa ninteru naa arretena aosh budget oo ropiyiani. Neeku ore terreten enkae rishata ninteru arreten iropiyiani. Tenaa biashara oo nkishu itii ninteru apik iropiyiani piitum naa iropiyiani nitum atuunishore tina rishata

Ore entoki naisho enaa olairemoni matuuno iyekai are ormushele nemetiu ena opa tenda kae rishata natulusooyie, matejo ore opa tenda rishata natulusooyie natuuni matejo eeka nabo. Ore naa tenanoto faida tina unoto opa e dukuya ashu tina eka opa nabo naa kaadim naai atoponai atipika metaa iyekai are metaa naa atodua faida nanoto tenoopa rishata e dukuya. Amu tenanoto opa faida sapuk matejo naa eeka nabo opa atuuno inakata, najo ore naa amu ayieu naitoki ailepie biashara ai, ntoo mainyaaki aponaa eeka nabo metaa naa kitodolu ajo anoto faida. Ore enkae, matejo tenanoto ilainyang'ak lormushele, naa kaidim naai inatoki anyaaki atoponiki motusha paatum atoponai atejo ore tenkaraki opa enataasa esidai enda eka e dukuya opa, nainoto ilainyang'ak terishata naishia, ntoo naa mainyaaki aponaa. Ore sii enkae toki naa irpoyiani. Enanoto opa iropiyiani sidai tenda kae rishata naa kajo ntoo taata mainyaaki aponaa enkae eka paadol tenaa kaitoki atum inkulie ropiyiani sidain aitoki alang inoopa. Amu idol naa ajo keeku, aikilepunye ina toki nekintoki aitagol piilepu biashara ino

ore eneiko tumoto eyiolounoto ena saa peyie ilepunye enkidimata naidim ilaramatak anoto indamunot natii eyiolounoto eunoto naa ncheree keyiu naaji neitengeni ilaramatak eneiko teneilepunye eramatare enye ashuu eneiko teneponaa eramatare enye netuum sii atodol faida natumito tenaduo ramatare enye amuu idol ketii ilaramatak laa kegiraa taa dii aramatisho kake meyiolo eneiko teneliepunye enaduo ramatare enye nemeyiolo eneiko teneponaa ashuu eneiko tenetup faida enaduo ramatare enye neeku keifaa neitengeni ilaramatak sii entoki najii eunore paa oree iyata sii eramatare ino matejo anaa inkiishu niata sii enkai sia ake naijo eunore iata matejo iekai tomoon ningirra apik ilpaek tenkai iwoji matejo imgiraaramatisho iata inkishu inonok wore enkai woji ningirra aune entoki naijo enkano , entoki naijo imboosho naa keeku ore ade piillo amir sininye enaduo anuu nintokii apona endaa oo nkishu inonok ashuu nintoki aitalala enaduo nkai siai ino niata matejo enaa eramatare inoo teniata naaji matejo iekai tomoon olmushele tenimirr oladuo mushele tenaa kilkuuon ware duo iyata nintoki aponaa matejo tikitam neeku keifaa peitengeni ilaramatak intokitin naijo nena peetum...

Ore eng'eno naitumiai oleng aitobirie rematare oo ndaiki naasioki ainyala, ore enedukuya, tang'asa todua ormanyara linewueji ashu enkijape. Matejo enaa enchan, ninkilikwan keon enaa kenyorr entoki niunito enchan ashu emenyorr piitum naa atayiolo erishata piitum atuunie enaduo daa. Ore enkae toki niindim aing'ura naa impisai, keropoyiani aja, keropiyiani aja iyieu tenaduo daa nasioki ainyala. Iropiyiani aja iyieu pee iun ashu iropiyiani aja iyeu torkiek, piiwoshie irkiek intokiting naijo nena. Ore enkae naa ilainyang'ak. Ina entoki etipat oleng nifaa piidol eton etu iun endaa nasioki ainyala. Tenaikesu ena daa, katum ilainyang'ak? Naa tia rishata atum ilainyang'ak. Amu keetae taadii siininche intokiting naa keeta erishata naa keeta ilainyang'ak kumok. Neeku ore eton etu iun, inkilikwana kaan tejo kaa rishata aun, naa tenaa itum ilainyang'ak nidol sii intokiting naijo enchan, tenaa kiinyal enchan niyiolou erishata niun nemetii enchan. Ore enkae toki nidol sii, entoki naijo, intokiting duo naaya tenaa olduka eyai aapwo aamirr, tenaa ewueji nimiraki ninye ifaa piidol, woltung'anak limiraki, ning'oru sii iltung'anak limiraki enaa ketumi, iltung'anak limiraki

ore eneiko forecasting peinyel mpango ooomali naa nchere ebaiki najii nimiyiolo iyie ajoo kaa rishata esha nilo iyie aunisho matejo paa ilo aun ilpaek kumbe miyiolo iyie ajo ore ina rishata naa ninye etii olameyu neeku ore forecasting naa keinyel mpango ore tenijoo naa aunisho erishata nemetii enchan nidol ajo mituum naa dupoto amu kee na ilpaek ama naa metii enchan aashu matejo impoosho nidol ajo keinyal naa mpango ore enkai ore forecasting naa keya nimiyiolo ajo ore enarishata naa ketii orkuto enkop nilo iyie alo aun ilpaek nijo aikonji nemut olkurto ilpaek ayaa ore enkaii rishata nijo aiko inji akesisho tenimiyiolo forecasting ore ijo alo akesisho kumbe kegira asha neinyal enaduo daa tolchamba amuu keiosaa naa neeku ore forecasting ore naai teneyiolou ilairemok mambo e forecasting naa keretu pee eunisho terishata naishaa neunisho terishata nemetii orkuto ore enkai naa keilepunye sii bishara amu keilepunye mazao iinonok ore enkai niyiolou ajo kaa rishata etii ilainyangak lendaa fulani nidol ajo keretisho ina neeku keifaa pe...

Ore eneiko ena bae e forecasting teneinyal mpango oo mali naa ore enedukuya, ebaiki nemiyiolo iyie ajo kaa rishata esha pailo iyie aunisho kumbe miyiolo ajo ore ina rishata naa ninye etii olameyu. Ore ijo aunisho, neye enaduo daa ino tolchamba. Aya, etii irkulie loounisho matejo erishata, aa etii irkulie lookesisho matejo erishata nagira asha. Nijo aiko inji ore erishata nigira aikesi negira asha. Neng'woyu enaduo daa tolchamba lino. Ashu nijo aiko inji nijo aunisho, niunisho esaa natii orkurto enkop, nemut orkurto iladuo paek linonok. Neeku idol ajo, keinyal mpango ino amu idol naa ajo ishomo hasara. Ebaiki duo niata iyie plan naje, nilaaun imboosho nemiyiolo ormanyara duo enikununo enkijape ashu nemiyiolo forecasting, nidol naa nijo alo aun emboosho nilo aun terishata nairobi. Nemut enaduo kijape enaduo poosho nilo hasara. Neeku kiinyal naa mpango oo mali inonok amu ebaiki naa nkishu duo itimira piitum atuuno, nidol ajo ishomo hasara. Meetae faida ninoto. Neeku kifaa nekiyiolou erishata nekiunisho, erishata nikiosh olchani, erishata nekinkesisho, we rishata nikiunisho, kifaa nekiyiolou pookin enaikununu pee kitum faida

oree inkibelekenyat ndolita eeponu aaku te sokoni oo lukunguni tenkop naati nanu too lapaitin kutii oponu naa ore ene dukuya naa keponu iltunganak aifuga ilukunguni tenkumoyu amu ore ene dukuya eidipa saai iltunganak atodol dupoto oo lukunguni tenaa ketii oltungani logira aifuga ilukunguni ormosor netodua dupoto enye amu eilepa naa beii oormosor amuu ore apa ore ormosori obo naa kumi kake ore oshii taata netaa shirini neeku idolita ajo kegira iktunganak aponu taata ailepunye biashara oo lukunguni , kegiraa aponu ailepunye eramatare oo lukunguni toolmareta lenye amu etadua faida ore reteni naapikitai naa nchere kegira taata iltunganak aponaa lukunguni kegira aingoru ropiyani naaponarie lukunguni ashuun naaponarie biashara oo lukunguni tolmareta amu tenkaraki dupoto nadolitai idool taata ajo ketii oltungani laa ore ninye inkera e sukul negira ninye alakie ropiyiani oo lukunguni enyenak etii oltungani loifuga ilukunkuni ormosor etii oloifuga lukunguni nanaa nadanyu neeku naa idolita ajo kedolita iltungana faida enye neeku ore reteni naapikitai naa ncheree kegira taata iltungana apoona ropiyani meetum ainyangu kulie lukunguni kumook...

Ore entoki naidim atodua ajo kibelekenya tesokoni oo mbuka kipwo erishata e supukuu naa ore enedukuya naa kadol nanu enaa kelelek ilep bei oo mbuka tenepwoi erishata e supukuu. Amu ore enedukuya keetae oshi inchereeni kumok oleng terishata e supukuu naa keyieuni mbuka anaa kapish, amu idol ajo ore inchereeni kumok naa lazima peetae kapish. Neeku idol ajo kelelek eilep bei oo ntokiting naijo kapish, sukuma amu keyieuni naa too wueitin neepaasha. Naa keeku ore oshi entoki nanyang'uni oleng naidol ajo keilepieki bei. Neeku kadol nanu enaa kelelek ibelekenya akeyie mbuka tesokoni ailep. Kelelek ilepieki bei tenkaraki keeku naa entoki nayieuni oleng too wueitin neepaasha nidol ajo kilep, naa kisidai sii ina toolamirak amu keilepunye naa biashara enye. Idol ajo keret siininche. Neeku ina nanu enduata ai nadol enaaki ilep bei oo mbuka tenkaraki naa keeku kiitaji iltung'anak kumok too wueitin neepaasha. Naa keeku sii etii iltung'anak inkang'itie, keeku keetae inchereeni naapaasha, keyieuni kapish tene, neyieuni tendaang, nidol naa ajo kelelek eilepieki tenkaraki naa nayieu iltung'anak kumok

Ore eninko pee imoku inyamalaritin e taisere tenkiremore naa enkibelekenyata o loing'ang'e tenebo ene sokoni naa ore enedukuya naa kifaa piiyiolou ajo kaa rishata esha amu ore piiyiolou ajo kaa rishata esha niyiolou ajo kaa rishata iunisho naa inakata mitum hasara. Ore enkae niyiolou sii ajo kaa rishata etii, ifaa piinkesisho amu ore piiyiolou ajo kaa rishaa ifaa piinkesisho naa ore naa ilo aishiakinore enoshi rishata matejo metii enchan naa endaa, idol ajo netoyu tenaa irpaek netoyu aitobiraki temukunta ninkesu sii nilwa. Ore enkae niyiolou ajo kaa rishata oshi eyieuni irpaek oleng. Amu ore piiyiolou ajo kaa rishata oshi eyieuni naa kiretu naa ina te sokoni ashu kaa bei oshi, kaa rishata oshi sidai bei orpaek naa itum naai aipangaki intokiting inonok ashu eunore ino olaini aitobiraki amu keeku iyiolo ajo kaa rishata iunisho, kaa rishata iwosh olchani, kaa rishata iinkes, kaa rishata ilwa naa kaa rishata oshi eyieu iltung'anak oleng. Ore niyiolou sii ajo kaa rishata oshi sidai bei enye amu ore piiyiolou nena pookin naidol naa ajo meetae hasara nitum. Keeku idol ake ajo faida itum te pookin amu impangaka naa esiai ino olaini sidai

Ore eneiko ilairemok kutitik pedupore enkilepunoto e value tenkiremore naa nchere oh tenaa naaji inkishu iyata ekule naa ore value naa ore eimu value naitum enimiraki inaduo le inonok naa itum sii matejo bei ikipikaki bei sidai tinilo amirr inaduo kule inonok neeku idol ajo kilepunyie eramatare olairemok kutiti kedumore kedupore ilairemok kutitik amu ketum enemiraki inaduo masaa enche tesiokinoto neku idol ajo kilepunyie ninche maate naa keret sii mile peyie itoki aitalala enaduo kiremore enye neku kedupore ilairemok kuti tombaa napaasha amu ketum sii kitagol sii kitagol pee eitoki aitalala enaduo siai enche netum sii dupoto alairemok kutitik netum sii motisha nchere kidim sii ataa ilairemok sapukin tonkolong'i naponu eimu value amu kibung sii enkaina naa keku ore tenaa kule eeta na ketum enemiraki inadoi ile nei neitobiri sii metaa intokitin naijio naduo ile enche metaa intokitin naijio yoghurt nidol ajo kitalala enaduo biashara enye.

Ore eniko embonaroto e value e Kenya teneilepunye uchumi. Ore eniko embonaroto e value tenilepunye uchumi e Kenya naa nchere, tening'uraari naai matejo value orpaek naa idol ajo keret ilairemok amu keeku kilepunye biashara enche naa keeku naa mitoki aatum enyamali ashu keeku kedol faida ashu, nitagol siininche menyaaki aponaa esiai enye. Tenaa matejo value oo nkishu ilepieki ashu matejo value e kule, nidol ajo ore tenkaraki ina, naa kitoki ninye ailepunye ashu itoki aisho motisha ilaramatak menyaaki apoona esia enche nedol siininche faida eimu matejo ata enkiremore, teneponaari valur matejo e ngano, nido ajo keeku ketum faida naa kitagol ninche ninche menyaaki aponaa inyoo, enaduo siai enche. Neeku tenadol nanu aa ore naai piilepieki value ashu emponaroto e value too ntokiting naapaasha naa kilepunye ilaramatak ashuu ilairemok toonkoitoi naapaasha. Naa kilepunye sii agriculture anaa tenaa ilukunkuni ifuga, tenaa nkishu, tenaa iamua pee iturisho, teneilepunyeki value naa idol ajo kitadoyio uchumi e Kenya naa keretu iltung'anak too wueitin neepaasha. Neeku ina naai nanu adol eimu nena oitoi natolimwo

Ore dupoto endaa nawo naa ore enedukuya, keyieuni te sokoni endaa nawo, matejo kapish, irnyanya, nkwashen, kitunguu. Ore dupoto endaa nawo naa nchere, kisidai naa amu ore piinyang'u naa iya naa ake ang' nepwoi ayierr amu ketii naa sawa amu yani ewo vizuri tolchamba neeku iya ake, nepwoi naa aayierr. Naa keyieuni te sokoni naleng amu ninye naa saai entoki nanyae oleng tiatwa nkishu nayieu iltung'anak loo wueitin naapaasha. Idol saai enaa ore mbuka ashu nkwashen naa ninye saai endaa nanyae oleng tiang'. Tenaa, ashuu irpaek, ashuu emboosho. Ninye saai intokiting nayieuni oleng, indaiki naawotok. Ninche saai inyang'u iltung'anak oleng, kinyang'uni naleng te sokoni naa ina keya ninye ninepu tenepwoi sokoni oleng naa nena daikin epwoi aaya. Nena daikin epwoi ainyang'u. Neeku inatoki ninye oshi naya iltung'anak kumok sokoni, nena daikin epwo ainyang'u peetum awaita inkang'itie. Indaiki naijo nkwashen, intokiting naijo nena

oreee empikata endaa ilbeniak olchamba peeyie emiri tosokoni naa entoki etipat oleng koree ene dukuya iyiolou ajoo kebaaa esiana endaa nintyio too olchamba amu irbenia oshii loipim esiana endaa nintayo too olchamba koree siii enkae niyioluo ajoo karoopiyiani ajaa imiir kila olbene tenaa kaa nkek unii nitipika ilbeniak tomon niyiolou ajoo kajaa nena ropiyiani koree ene uni naa kitelelek enapare tenepiki endaa ilbeniak naa kitelelk enapare tenaa koo orori duo epikitae naa lelo beniak edumuni apiiik olori nidool naajo kitelek esiai oree sii enkae koree pii ntabaya sokoni naa iyiolou beii nigira amirakinye laa duo kastomani linonok niaku teniyieu duo nimiir ena olbene niaku iyioluo akee ajoo koree ele bene naa iropiyiana esiana naje niaku kitelelk esia oo bei esiana naje naa kitelelek sii pooki toki nikisaidia tayiolo ajoo kebaa edaa ninatwuo too laduo shamba lino.

Ore eninko piiponaa value endaa olchamba lino pee itum emirata sidai te sokoni naa ore enedukuya, tayiolo ajo kaa rishata iunisho. Tayiolo erishata nasha, tayiolo erishata nemesha, tayiolo erishata ninkesisho, tayiolo ajo kaa daa iunito tolchamba lino, tayiolo tenaitum ilainyang'ak. Intokiting naijo nena idol pee ilepunye value endaa olchamba lino. Ore enkae naa intumia, ore intumia Intokiting naijo fertilizer toosho dii olchani, tenaa enkurrokinoto tukurroki piitum naa anoto nyoo, anoto mazao tolchamba lino. Tenaa sii korkurto, tooshi olchani lorkurto, intobira duo endaa ino aitobiraki amu ore piintobirr olchamba lino aitobiraki, ore sii pee ingaramikia esiai ino naa ore baadaye naa ilotu atum mafanikio sidai. Neeku Intokiting naijo nena ifaa pee inko pee ilepunye value olchamba lino pee itum anoto emirata sidai te sokoni. Ore sii enkae, ore entoki niyieu niun, todua dii tenaa kinyang'uni ashu todua tenaa keeta faida baadaye. Todua tenaitum iropiyiani baadaye iropiyiani sidain

Ore tipat natum ilairemok lendaa nasioki ainyiala tenemirr endaa enye amiraki enkiwanda abo kata naa nchere ore enedukuya naing'a idol dupoto ino ajo tenainoto asara ashu tanainoto faida ore ena naa ikiretu amu kiaku naa etu inyiala enaduo daa ino kiaku tenaa faida duo tenaa duo kiyakai uni inoto naindip atodua tenaa ketii faida ninoto ore sii enkae naa ikincho motisha pintoki aunisho tenkae rishata nikincho sii dupoto nabo kata ime enoshi keku ing'as aishooyo enaduo daa ino mehomoi amirr paintoki aton alotu arreshu miyiolo tanaa inoto faida tanaa inoto asara neku ore naa ena naa ikisaidia ikiretu naa amu keeku inoto nyoo inoto inaduo ropiani iinonok nabo kata neku ikiretu ena oleng, keretu ena oleng iltung'ani lotuuno endaa nasioki ainyiala tenemirr nabo kata amu kiaku naa metae asara nitodua to amu kiaku naa meetae entoki meetae endaa nainyiale indipa aikesu keku naa indipa atimira nabo kata neku keaku itodua faida nabo kata neku kiretu ninye ina nikintoki aisho osiligi nyaki tuunisho tenkae rishata tinindim naaji anoto enkae wueji nintoki enkae kiwanda nintoki amiraki nabo kata tenkae season.

Ore eretoto natum ilairemok loo nkishu e kule too ntokiting naitobiraki te kule naa nchere, ore enedukuya keeku naa ketum enepik inaduo kule enche amu tenaa naaji keeta, ore peetum enemiraki inaaduo ile matejo enaa coolers iwuejitin naijo coolers, iwuejitin naitobirieki yogurt naaidol naa ajo ketum dupoto amu keeku ore tenaa inaduo ile enche naa ketum enepikita neeku minyala. Ore matejo tenetum iwuejitin neemiraki inaduo, inaduo kule enche nepwo ninche nitobiru inaduo tokiting naijo yogurt. Ore pee itobiru yogurt tena neitoki aamirr. Nidol ajo ketum dupoto sapuk amu keeku ijo yani kenyaakita, ijo kegira yani kenyaaka enaduo bei enche e kule aitoki ailep amu ore imirr kule, alang nimirr kule, nilo iyie matejo aitobirie direct enaduo yogurt ashu inoshi tokiting naitobirunyeki te kule. Naa ore naa nena naa kegoli. Iropiyiani kumok emiri alang tenimirr kule direct. Neeku idol naa ajo ketum faida sapuk alang enoshi kata tenemirr kule direct. Neeku ore tenemirr, tenitobirunye intokiting naijo yogurt nemirr, nidol naa ajo kilepunye faida te ninche maate

Ore naai inkoitoi naasuji pee eponaa value oo ndaiki naijo cassava, irpaek arashu irmatunda tena murwa, ore enedukuya ore baai eninko pee ilepunyeki value ilepie value orpaek naa piiyiolou ake ajo irishat, irishat. Piiyiolou erishata niunisho, niyiolou erishata ninkesisho, neyiolou erishata nilo amirr, niyiolou enimiraki. Nchere, kifaa piiyiolou climate ashu ormanyara ajo kaa rishata esha, amu ore piiyiolou ajo kaa rishata esha naa keyiu sii irpaek enchan naa keeku naa iunisho teina rishata nasheita. Niyiolou ajo kaa rishata iwosh olchani kulo paek linonok, niyiolou erishata ajo kaa rishata ekureoki, kaa rishata ilo aikes amu ore naa piiyiolou irishat pookin naidol naa ajo keaku aikiretu piasisho terishata naishia. Tenaa irmatunda niyiolou tenaa, bara tayiolo akeyie erishata enchan vile nipangakino. yani piiyiolou erishata nasha. Nena rishat ake ifaa piiyiolou, niyiolou sii erishata natii orkurto enkop pee miunisho naa teina rishata, niyiolou eninko peempangaki keon esaa niunisho, esaa niturisho

Ore essiaii naas imashinini naijo oltinka, ore enedukuya eetae oltinka loorrpaek oloshi laa kitayu irpaek adedu too mushakweni metaa irpaek ake ore ina naa kengas aretu ilairemok amuu, keeku mesioki irpaek ainyala amuu keeku irkuniani ake epiki idipa naa oltinka aitayu too noshi mushakweni neeku naa keloe ake, nepiki olshami neeku naa menya susurit, neeku idol ajo ore ina Kwanza naa keig'as ailepunye dupoto ashu kiko endaa metotona oleng eton eitu einyala, ore enkae naa mashini naijo naashumieki endaa pee eretu peemeinyala anaa fridge ore nena daiki nasioki ainyala naiki naa keidimi naaji atipik nena mashinini noshi napiki ashumi endaa pee eretu ilairemok, ore naaji peepiki indaiki nasioki ainyala naa keretu naa ilairemok amu keeku naa mesioki ainyala ore peepiki nena mashinini naa kebik endaa too nkolong'i eton eiyala ashuu etii noshi napiki naa tenenyala ninye nepiki peemeinyala oleng kilepunye dupoto too ilairemok.

Ore esiai naas imashinini naitobirishoreki naaijo oltinga naa keretu amu ketii iltingai lookesisho, laijo oloi loikes irpaek, tolchamba nitau ake toomushakweni metaa irpaek ake ashu ikes engano metaa duo aitai duo too noshi tokiting enyenak metaa engano ake. Naidol naa ajo keretu ilairemok amu, ashu ilaturok amu keeku naa kepwonunui ake, ore naai piimiyieu, ore pee menya naa entoki susurik enoshi kata epiki irpaek sitoo ashu engano na keeku naa keloe ake nepiki olchani naa keretu naa ilairemok amu tenitala ninye naaji oltung'ani limiraki tina rishata naa kiretu ing'oru, kiretu aisho erishata ing'oru oltung'ani limiraki eton etu inyala. Ore enkae, ore imashinini inoshi naashumieki endaa peeminyala, keetae kuna daiki naasioki ainyala neeku ore piipik inoshi mashinini nemesioki ainyala, tenitala naaji oltung'ani limiraki ina daa tina rishata naa tenipik nena mashinini naa ikiretu amu minyala, ikiretu nekincho erishata ng'oru olamirani ashu ing'oru olainyang'ani loinyang'u enaduo daa ino. Naa ore elotu ainyang'u, eton ake aa sidai enaa opake. Neeku, keretu ilairemok oleng ina.

Ore enaiko iyieunot e sokoni pee elimu endaa naun ilairemok naa nchere ore ena daa nayieuni oleng te e sokoni naa ninye oshi eun illairemok kumok amuu iyiolo naa ajo ore piun endaa naje naa ketum ilainyangak ore enaa ilpaek ore ilpaek naa keyiouni naleng te e sokoni neeku ore oshi ilairemok kumok naa keun ilpaek amu kuyiolo ake ajo meton ena daa ashu melau ilainyangak amu entoki nayieuni oleng te e sokoni neeku ore ontoki nayieuni olleng te esokoni ashuu oree piidol te sokoni ajoo endaa fulani einyanguni oleng naa ekinchoo naa ina tuuno ina daa amu iyiolo ake ajo meinyala ashuu mebik itu etum ilainyangak , neeku ore esokoni naa ekiindim naai atoliki ajoki enda naaaje iwun , kake ketii iktunganak la oree nedaa nemeinyanguni oleng ninche eun amu ore enda naun iltunganak kumok naa meet iropiyiani kake oree enaun iltunganak kutii naa ketaa iropiyani enaa enkano oree enkano naa meinyangu duo oshi iltungana kumook oleng tesokoni kake keeta iropiyiani sidain netii ilairemok laa keun ninche enda tooki nemeinyanguni oleng amu keyiolo ajo keeta ropiyiani sidain ade tenelo netum olainyangani .

Ore esiai naas esirata oo ndaiki teponaroto e value toondaiki olchamba naa ore enedukuya, ore esirata naa keret, kerishie indaiki orkurto amu ore oshi endaa eton aa enapikieki enkop netii orkurto lotii enkop naa kelelek enya. Neeku ore peyie esiri enaduo daa naa kerishie enaduo daa orkurto peetum atubulu. Neeku naa kepuku, ore peesiri endaa naa kepuku, tenaa irpaek ituuno naa keetae, ketii possibility sapuk pee eiko, pee epuku enaduo daa pookin tenkop ashu peebulu iladuo paek pookin amu kerishie naa orkurto amu inepu ajo ore endaa nemesira kenya orkurto tenkop neeku mebulu. Ore enkae naa keret endaa peenapisho aitobiraki. Inepu tenakata irpaek ootanapa irpaek sapukin, irpaek sidain neeku idol ajo keretu enaduo, enaduo daa piitum mazao kumok ashu piitum dupoto sapuk, faida sapuk tenaduo daa ino tenilo aikesisho. Neeku ore esirata naa keretu endaa tolchamba toonkoitoi kumok oleng. Kenapisho endaa aitobiraki nidol ninye ajo keeta afya enaduo daa tenelo nebulu tenkop. Neeku kilepunye, keret iladuo aturok qshu oltung'ani duo lotuuno, kisho dupoto sapuk